Kasari kokikikimit sukul kikosoman biik konyor ng'omnotet ak ng'ulotyet nebo koyai kiit aketukul, ko ing'unon ii kikong'omekitun biik cheyoe benkit amuun kikinet kimwomotinik chemiten sukul mwalimuek akobo tukuk chechang, kora ikeree ilee kikobit muswoknotetab kasari neimuche kocheng kiit aketugul nemokying'e en yoton akonyor wolutik, kikosoman bichu kokilchikee akobun tiritinwek chekoromen amuun icheket kokikong'etyo subuii kosoman akonyorchikee kimnotet nebo kosoman en sait aketukul asikobit konyor ng'omnotet nebo koyaen kiit aketukul nekonu wolutik chemiach.

Kikosoman biik konyorchikee ng'omnotet nebo koboishen kompyutaishek ko sikobiit kobiit tukuchuton ii kong'amun ng'omnotet nekikosoman biik kokuyoo akoboo kii koroiton kikuren kompyuta akonyor kora ng'ulotyet nebo konai elekiboishoito koroiton, kora kokikokilke biik komut lokok sukul akosomesan kotakai kotar sukul konoe tukuchu elekiboishoito, ing'en kochil kompyuta akoboishen kiit aketukul nemiyuton koneteng'ee.

En ireyuu okeree olee miten ing'wek chekikimin asikobiit kibaketor ak kibakeib keoldechi biik asikobiit kwaam akonyor kora chito nebo ing'wechuton chepkondok cheimuche kora koboishen komin alaak ing'wek, ikeree ilee miten tesetab taii nebo keminso en ireyuu akenyor tukuk chekororon ii asikobiit kotoret biik chebo emet konyor chepkondok cheimuche koboishen en korikwak.

Kii en Keny kokitokoechen imbaronok kobateen kasari kokikomeng'ekitun imbaronok soo keminee en elekiten, korak ii ko kikeker kelee kibiit mionwokik cheachen cheng'orut bandiat konam kotolelionit koniton ko kikoib koimutik en temiik amuun moche kerichek chekibiten asikobit kowalak, akokora komiten betushek chemokose kerichechoton mowoloksei ing'emin, kora ko ikeree ilee kibiik en Keny kokimine bandek en imbaret neoo akobiit kobut bandek chechang en kasarta nekakoyam kebut bandechuton ing'uni kora kokikobiit bandek cheimuche komakakee motoree kasorwek chekitore en keny, kii en keny kokoekee bandek asikobiit koruryo.

En ireyuu okeree olee miten biik oengu cheyobu kombunit akoo miten konetishe, okeree olee iborchin chito nekoribis kokeer simoit kiit nemii simoit oriit kotok kelee kabwaa ibakonet biik en elee terter, miten kora okeree olee miten chito nebire pichait asikobit koyum lokoiwek ak ibakwaror kouu elebendito bichuton konetishote, ikeree ilee kabwaa biik kinet akobo kiit nekimokying'e en betushek cheuchuton chebo kasari.